Weche man god nengo kae, kichako gi ute moger e toke go gin ute maboyo kendo madongo nyiso ni gin udi manoger gi pesa mang'eny. Dhano man kae orwako lewni monyiew gi pesa. Kae en kar yueyo joma donje nyaka bedni chulo pesa mondo gidonjo kendo mondo giyud kaka gitugo kendo gichamo gik moko eiye ka a. Gigi tee gin gik pesa.

Ma en kar uso yath kata yedhe. Koro ng'ama tuo mong'e yedhe madwaro samoro en wich bar kata oma ting'iewe kit yath midwaro .Kae en kamibiro tiwacho kimidwaro timiyi. Bende kidhi e osiptal to ondikni yedhe to idwa ni inyiew gi onge osiptal koro ibiro kae timiyi yedhe midwaro. Samoro bende tuo ogoyi apoya nono kapok e osiptal bor ahinya ok inyal chopo gisechego. Omiyo ka en kaminyalo bire dakteche man kaye nyalo konyi ng'iyo gima timi kendo gimiyi yien makare.

Sani ok ochuno ni nyaka ichop e office mar ng'ado geche kaka mar mololine ni. Sani ka in gi simu inyalo ng'ado gari e simu mok ochopo e office mar ng'ado gari. Bende kuonde gi tinde giyawo ofise mabeyo mantiere gi kuonde yueyo kapod irito samoro garo pok ochopo. Bende tinde inyalo oro kata mana mzigo kopo nidwa oro ne ng'ato mzigo kaya dala kata ka yaa e town kabiro dala inyalo tiyo gi kuonde mag ng'ado geche ka ka magi omiyo lokruok mang'eny osebede. Bende tinde joma gindiko kuonde gi gin joma gitiego. Ging'e wuoyo gi jii maber ,inyalo miyi pii modho, kendo inyalo rwaki maber kapod irito mondo gari monego iidhi ochopi.